Konyorchigee tiet en kokwet ngap yon itinye chito kou ot chaik alan harambee en kokwet kobwone biik ab kokwet ih nyokotoretin ibun beek youn kasit tugul kor koitu toek kuk kotogotin ana kor ngoitu ko kakochobok chaik yon tesetai chobokse chaik en olino komii chebongoni ng'alek ab kiun tuguk ko kor inibore iker harambee inoton komii komie maimgee biik ako konyor chitugul chaik yon miten kora yon itinye chito kasit en kokwet komemuchii iyai ko chichok ko kikotoret gee biik en kokwet yon itinye ot kou mbaret ng'ung ibute bandek ikure biik an kokwet sikor ot imukutyi tuten tuten ko kor koboiboenjin chitugul ko kor iboiboitu okinyee kakotwo kasit ng'ung ameib kasarta neoo iyoe kasit noton inyegen ko kikoik kelchin neoo en biik ngap kikoib kibagange kasisiek chotet ako momiten suryet en kokwoniton

En yu kenomegei bik ab kokwet anan ko biik che family ak kiyonchine kele au ole ketemisie anan au ole ketemchini chito mbarenyin. Ko en yono ko kor ko kogesich walutikche kitoretenge ketemmbaret nebo chito kotor kobek en betut. Kora yon imoche sisich amune ishek anan walutik itebsen biik ele yoito kasishek kwak kotokemoche iyochige ko ichito inyegen iteben biik alak che kikoyai kasinito agobo temisiet ko konin kiit nekor koimuche kokeinuoru walutiet nebo timisionitet. Kora iwendi tuyoisiek. Mi tuiyosiek en kokwet che kinete biik agobo temisiet. KO yan kekas kityo kele tarigit nekile ele miten tuiyoniton kometebi anan meken sure iger ile kewe sikor isich walutiet nebo temisieng'ung ala isich kit ne iyoe asikobit ibelchige.

Ele ng'emdo temik ko monyoru rurutik chekoronngab kou agot indiker terekta. Trekta yon keboisien itemen mbareng'ung chito ko kor kobulo ploplobityet kogesu terekta kokoron kemin chito bandek kuk anan tuguk che kemine en mbareng'ung rurutik kuk korutu kokorenegitun komaim chemasai age tugul kosir yon ketemen eung'ung anan mogombet. Ko tor koib ng'emet neo ngamun initemen mogombet komoigesuke tablabotishek. Kora ng'eme temik, ngab tor konuorjinge tugukche tuten tor konyorjinge ruruitk che tuten kotienge makokoron ng'ung'unyek mokonyojinge bandekug tuguk chetinye ng'ung'nyek ngab moboishen terekta sikobit kochulok ng'ung'unyek sikotuiyo ak bandek komie, sikor yemin bandek ko yae rurutik ko koronegitun ak ko kemkemegitun bandek. Ngokemkemegitun bandek ko kor isiche rurutik che tuten kosir yon kogeboishen tereketa kochulochul ng'ung'unyek.

Yan magimanda tuguk en korik ab temisiet kenyoru hasanet neo, ngap ngele oot ka bandek, bandek ye memande o mara kokeibu en mbar kotinye beek ala kotomo kogonyo komie ala kotomo koyomyo komie ko kor yetuiyo ne koran koyam ak netomo koyam komumi bandek ye kagomumyo bandek chugan kosomisegitun ye kosomisegitun kenyoru hasenet neo ago momi kiy nenyorjinige menyoru rabishek anan kiit nekemokinige ngab kokobosok bandek ngab kosomisegitun. Kora kokebar tililindo nebo yoton ole kikonorisien yebakach bandek kosomisegittun en ko koibu tyong'ik, chome tiong'ik ole mur yebwa tiong'ik chukan koame bandek chugan ye katar bandek chukan komomi kiy ne kenyoru kenyoru hasenet neo temindet.

Tuguk che mogotin sikobit kipagenge en temik konyolu korong kochomdos temik, yon momi chomyet komomi kiy netesetai chomyet kokiit neo kabisa netoreti biik keba ye loo ngab igere yon kochomyee kotor koyookse kasit tor ot komomi kochutchutet ab gee en kasishek. Kora kiit neyoe temik kochomyo anan kobwa kipagenge ko tuugk cheu mogomboik, yani kobitunat tuguk chebo kasit en temik kou mogomboik sikor koyaak kasit ko lazima komi ngab kot igey temik kobwa mbar amomiten mogomboik komomi kasi neyookse kobaten yon miten tuguk ch emokinge temik koyae icheget kobwa kipagenge. Kit neyoe kora temik kobwa kipagenge ko yon wo kasit anan ko yon kosich chito mbaret neo anan kasit neo nekiyoe sikelipan biik. Kong'ete chito agenge ne kosiich kasinoto kokure biik alak kotor kobwone kipagenge koyai kasit noto kotor kotar ak ke lipan ii kopchechige rabinik choto.

Kit neyoe chemung'arek korib yatet ab ndonyo ko ingwek, en ingwek komotekeni kasrta nekoi sikoruryo ko sukuma, sukuma imuche ot imin chito ak ibur negit wikishek oeng ko kayam kebut ko kor koyoe chemungarainik komotebi ndonyo, ngab mokosoi ngwek chuto. Kora kit neyoe chemung'araik komakosan ndonyo ko ngobit kasarta nebo ingele bandek kobut biiik bandek, ngab bandek en korotinwek alak kobo arawek lo en arawek chukan lo ko ye kogebut bandekchukan kong'ete chemung'araek koale chechang ak kokonor, ye kakonor ko en betushek chon tinye biik bandek komooldo kotun yon kogobek bandek koenm chechwak any konyokoalda anan agot ng'endek, tuguk cheu chon chon igoe ge chon ingekonor kotokotekeni long konam koalda any ko kit neyoe biik any en ndonyo chemung'araik en ndonyo komatkoker.